Kewelutik chebune konetik en kokwenyun en meleldab somanet ko netai ko imuch komakararan oret en olewendi sugul. Imuch kobune ngatatek anan ko kanyi beek oratinwek chetetechingen sugul. En kokwenyun komachobatin oratinwek che chang chebendi kogere sugul, komuch mwalimuek che loen ak che negiten kosiche kewelindo koitita sugul. Nebo aeng en kokwenyun komachome sigik koluban rapinik kochokyi. Ngunon komasip kelubani mwalimuek. Kora komakisiche rapinik chebokialen oot kitabusiek ana koamitwogik che ame mwalimuek en sugul. Keweluti chondon kochebune mwalimuek en kokwenyun. Kogeny, imuch komaba look sugul en kila ak kila. Imuch kitebi look en sugul amun moibe sigik kokwout en somanet mising. Ngunon koseretos mwalimuek amun ichegen chebendi sugul komamiten konetik. Ngunon kewelutik chono chebune mwalimuek en sugul en kokwenyun.

Elekimukto en kokwenyun koba sukul logok en kasartab koristo ko netai kokopanganak sigindetab lakwet ii newendi sukul koker kole komamanda lakwet kwo sukul en gaa kokalach swetait nenyigis kotobon barak en swetaitab sukul. Nebo oeng' ii kolokyi lakwenyin kiroisit ii koboto kilofs chebo eunek. Kokeny ii imuche sikindet kolokyi lakwet kamput en keliek ii simokochut rewot siokab keliek. Kora konyolu koker mwalimuek en sukul kole mosip korek logok swetaisiek ii amat kotangoanaten beek chekaterem en kiwanjet. Ogo nyolu kesore lakwet en lang'at yon komong' en sukul ak kimuti subui simakotkong'et lakwet konamat beek en oret anan korekunot swetait anan ko kiroisit ii sitin kochut koristo. Ngunon ii elekimukto ii kokorib sikindet lakwet en gaa amamanda, kolokyi ngoroik chenyigisen ii ak ingomi sukul lakwet kora korikyi mwalimu koker kole morek ngoroik chu kokokilokyi simochut koristo logok.

Kamuratanetab werik en kabiosiek alak ii keyoe en betusiek cheterter . En kipsigis ii keyotito logok ii en kenyisiek taman ak somok taman ak ang'wan ii komiten kabilosiek alak cheyotito werikwak komengech kotiengei olekerto icheket. En koburet ii yon kakimuratan lakwet en kipsigis ki kinete lakwet en menjo ilenyokiburto, tekisto ok ilenyolu kotepto. Kokeny ii ngomi menjo kinete boisionik chebo murenik ii chenyolu inyokoyai en gaa. Kora ingemuratan lakwet ii kokakitiach bortanyin koyet ii ak korut komie. Noyet kinete kele, monyolu konoyo soiti ak logok chemengech ala kotakotangoi ak logok chemengech. Yon kakemuratan chito kokoik chito newon ii ak konyo kobur komie ak konoyo ok biik cheechen ii ak kobakach tugukab lakwandit. Ngunon ii kamuratanet ii en kotoreti lakwet kobur komie ak kotiach borto korut komie ak konet kole kinoitos ok biik cheechen yekokong'io molokok.

Olenyalu keribto kibakengeisiek en kanetisisiek en sugul ko netai ko kong'alal konetikab sugulisiek cheterchin nyalu konai mwalimuek kab sugulisiek kole kinete lakok kouni ak kouni akorib tiliandit non komie . Nebo aeng elekiripta kibagenge ko kochutyi bikab kokwet panganet tab sugul ih akopangan sul komie okoker kole kitestai sugul kwotai komie. Kokeny ih kimuche keyachi mwalimuek chebo sugulisiek cheterchin tuyet ih en olda aenge akyarorchi konetitage ak olenyalu koburto en sugul ih , simaterchin olekaburto en sugul agetugul. Ingunon ih nyalu kobur mwalimuek en sugulisiek tugul kokerkeit Ako nyalu konet lakok en sugulisiek tugul kokerkeit amuun sekerib kibange. Amun yamakinet lakok kokerkeit imuche kotuyo lakok akimwa kole en sugulit nyon kokaginetech kouni ak kouni, ngomakiyage lakok komami kibakenge amuun Titos sigik kole amuune sikinet cheter.

Ketiik kingen kele toreti tuguk che chang en sobetab tuguk che saptos. Netai ketit ii komuchi kogur ropta ko ngorobon kogutu beek. Beek koboisien biik koboto tiongik. Mi tiongik che menye beek ago ngorubon konyi beek ainosiek, ko saptos komie. Ngoye biik beek kosaptos komie. Kogeny ii, ketiik kora kotekyin toritik kesisiek korikwak. Ko ngemin ketiik che chang ko tesakse taritik che menye komie amun tekyin kesisiek ketiik barak. Kogeny ketiik kotere tuguk, mianwogik che chang. Mi ketiik che keboisien ko kerichek, ko ngeboisien ko kerichek, kotese sobetab chito takwo tai. Ngunon ketiik ko tese bitunetab tuguk chesaptos. Kogure ropta kosopcho tiongik che menye beek orit. Ngomeny taritik ketiik barak, ko kokotesta kosopcho taritik amun tinye korikywak.

amndsik ko bik chekingen missing ih koamda logoiwek chemyach ih chebo cheiso ngunon en kokwenyon ih Yoon kakisich lakuet ih ko Yoon kakotor wikishek sisit ih kimuti kwo kanisa ih ibakikonor ko kakonoret noton ih ko kosachi pasta , pasta ko ingosachi lakuet ih ko kaberur ih Ako kora ko kaonda tuguk cheyachen cheimuch koityi lakuet. Pasta ih ingosachi lakuet ih kokakichapchi lakuet oret nekararan konai kole mi cheiso Ako sabe ngunon ko kaginet ingoetu lakuet ih, kosubi oret nemie nebo kanisa amdaik kora kotareti kosachin lakok en kanisa sikomuch lakok en ibinda aenge agonet akobo ng'alek chekitesentai en bible ingunon konae lakok olekikiyaita emeet olekikiyaita chito amdaik ih koba kamanut en kokwenyon amuun kikotoret konet bik chechang akobo lakok akoba

Kipsomaninik cheng'emotin soitaenywan komuche kosomoso agichek. Netai ilenyol elekitoretito kipsomaninik cheng'emotin soitaenywan ii kochon mokere komie kepimonjin munook. Munook komiten konyil chechang', miten cheibu tuguk konekititun sikoker chito nemokere elelon ii, komi neibe komi munook cheibe koloekitun ii sikoker chito nemo kipsomaniat nemokere tuguk chemiten elenekit. Ko kounon ii kotoreti kipsomaniat ii kosomoso ak logok alak ii ak kokuyo kit netesetai ak koker kit netesetai. Ko kipsomaninik chemogere kotugul kiagetugul ii kimuche keboisien moshinisiek chekikuren braille, kosomondos komie amun sob sobi. Kigesir en braille inotet nambaisiek ak letaisiek kongotiny kole kokosomoso ogo kokuyo kit nekokinete amun braille ii kotoreti konai koib kit nekoking'ololen kwo okilinywan. Kongunon yon mokere ak kosabsab braille kochute okilinywan ii ak konai kole nambarit oinon inoni anan ko letayat oinon inoni.

serkaliit ab kenya kogigoib oratinweek chechnag iih chebo muswoknotet iih en kasari en ngaleek ab somaneet , netai koginaam kogochinoot lagook chemiten primary suguul iih laptops, laptops iih kogigochin sirkaliit iih sigosomanen lagok iih ak kineet elegiboishoitoo computer komyee, koraa ko kigoisto serkaliit ab kenya ngaleek ab eight four four chegibo keny iih ak konaam chegiguree Competency Based Education, Competency Based Education kongete igochin lakweet kongalal kee soidi kosiir keny, ngunon iih Competency Based Education komuswoknotot kosiir eight four four amuun igochin lakweek konai kiit netesetai en emet iih ak konaai koraa elegiboishoitoo tuguk chechang iih moshinishek chechang iih, Competency Based Education koboto koraa kechesoni boto kinetegee elegiboishoitoo computer, boto kinetegee elegichoptoo omitwogik iih amuun en muswoknotet, kigoboishen kenya muswoknotet ab chumbeek koib ose en somaneet.

Elekikotoretito muswoknatet somanet en ematinwek che loen ko ne tai, yon miten elenyalu keip tuguk che kasire lagok ko mara ya oret anan ko mi boriosiek anan ko karobon mising bo konyi beek ole kibune. Ko kikotoret biik muswoknstetab soet amun kimuche kepir picha tuguk che kayai lagok ak kiyokto anan kesir tuguk che kayai lagok ak kiyokto en oretab email. Nguno, yon kimoe kora koyokto tugukab sugulisiek, chechang koimuch komaityi in sugulisiek chemi oleloo amun en tabusiek che chang. Ngunon kiyokyin mwalimuek chebo sugulinotet sikoker en simoisiekwak kit nenyalu, olekinetito lagok. Ko kikotaret biik che chang amun mokibokikto lagochoto en let chemiten ematinuek che loen. Bendi komie ak igo chemamiten ematinuek che loen amun kiyokto en soet ak kewegu kit ne kamwa en soet kora, ko kararan.

elekigotoretito biik tuyosyeek ab soet konyorgee biik che loeen iih en ngaleek ab somaneet ko kimuche keyaai tuyeet en google meeting iih komiten chiton elemii, imuche komiten ipsigisindet, masoindet anan limeek konyorugee amuun kigotuyo biik soet iih ak keyoe tuyeet en simoit, kora kigotoret biik kenai gee en emotinweek chechang kouu think voice iih kimuche kengalaal ak biik ab Nigeria, South Africa anan ooh ko chumbeek en united states amuun iih kigotoret biik ngaleek ab google iih anan keboishen ngaleek ab video call iih en whatsapp, kokigotoret biik kengalalen kiit negokimoe kengalalen komokituyo anan iih komagiba elemiten chito negokimoe koneet biik, imuche koneet biik komyee kot kiguyo, ko kigonyumnyumchi biik kasit amuun uui kenyoor gee ko kigonyumnyumchi biik kasiit ngaleek ab soeet iih kenyoor gee komyee kesoman anan kengalalen kiit.

Elekikowalda muswoknotetab kasari siretab biik chemoche kochut sukulisiekab barak ko elekinyitito sikechut sukul ii komekonyolu keib karastasisiek ii baronok koba sukulit nemoche ichut ii anan ko kit nemoche ibesomonji. En nguni kimuche keboisien cyber anan keboisien laptop ing'ung' chito ichut portal nebo KUCCPS ak inyit sukulit nemoche ak isir tuguk chenyolu kinde orit komewe icheng'ate sukulitnotet. Kikowal amun en keny ii kokiime biik elekenyorundo sukul ilekokikurchin ii kora kiime napas kimokomiten napas ilekependito baka yoton. um Lakini nguni kokikokaranit amun kikonyumnyum kasit, ibure en kong'ung ii anan iwe cyber en tuket nenekit ak inyit komie kotor ii iyokte ak isisch sukulinotet. Kikotoret biik muswoknotetab kasari amun kiboisien kukul anan ichut portal nebo KUCCPS ak inyit kit agetukul nemoche.

Muswoknotetab chatgtp keboisien en sukulisiekab barak chekingen ko university. Karan chatgtp ako ya, kororindab chatgtp imuch ko kotoret biik kokuyo kit nekamekuye komie yon kakinetin ii ago menam komie ko karan chatgtp. Amun ii konin ng'omnotet nekamayamin kangonetin konetindet nekonetin, ko kororonindap chatgtp konoton. Yoitwogkab chatgtp komuche koyai kipsomanindet komatkokilkei kosoman, yoe koik lazy, komatkoyai kochikil tuguk chekonyolu kosoman amun ingen kole ochute chatgtp ak kokonon ii wolutiet nekomoche. Kikoyait chatgtp amun mekosomondos biik kokuyo kit nenyolu kokuyo instead kochute chatgtp ako ako akocheng' kit nekomoche akosich wolutiet, ngunon komo komonoe kit nekosomonji komie kokoron kowo kazit en elemi koma komakaran koitita.

muswoknotet ab you-tube iih kochang tuguk chenete mising, netai iih ko mi mwalimuek iih chegikoyaai ko kasiit kondoo videos iih you-tube, imuche konde chebo hesabu, chebo kingeresa , chebo kiswahili anan ko kiagetugul nemoche, ngunon iih yoon kogeer sigindet mising kole moiguitos lakweet kouu ni ak kouuni en sugul iih, komuche yoon konyo lakweet kaa en langaat anan ko yaan kagigeer sugul iih konyogoyotyi you-tube iih ak kocheng sabchetit negomoe ko ka kingeresa anan ko hesabu, ak koyoti lakweek ak kochengyi chebo rigaait nyiin chebo rigaait nyiin chebo kilasiit nyiin, kogeer lakwet iih ak kosire ak kegetyin ak kosire ko karoon ngoweske lakweet sugul iih ko kagoguyo kiit negimokuyo, koraa en you-tube iih ko kigotoret somanet amuun iih yoon kokwo lakweet sugul ooh kagoguyo komuche kotoret lakwaanoton kosiir en testi ak kwoo sugulishek chebo baraak chegoroon iih anan iih ak konyoor kasisiek chegoron.

Elekikotoretito kobelisiotabgei en ng'alekab somanet ii ko ingosomoso logok en kilas ii komomoche ingo kosindan ingo en noton ii kokilegei lakwet ii kongen kole momoche kosindanan anum. Kongokilkei lakwet ii kokilegei agine age kole momoche kosindanan ng'o. Ko kopelishoni nemiten en kwenutab logok kotoreti somanet kwo barak amun ikilegei agetugul komomoche kesindan omomoche kolet. Ngunon kokikotoret somanet ii ak koyai somanet kwo barak ako ak koyai kwo tai somanet amun lakwet agetukul konyone ak orenyin neter elekisomondo, elekiborundoi kit ii komoche koik netai. Kobelishoni kotoreti logok koyatak okilisiekwak ak kobwat kos komoche kobwat kosir ngo. Ngunon ii kochang' tuguk chebwote logok ii ako kochang' tuguk cheibu cheimpya kochut somanet amun um joribunoni kosindangei ko koibu oratinwek chechang' chekisomi anan kochekiboru.

Elekikotoretito skrinisiekab kasari kotestai ng'alekab somanet en emenyon ko, netai ko ngo skirinit ii ingeipchi logok koba kilas kochome logok ngoker kosir chon kokisire en inat. Logok ii koibe okilinywan skirinit ii ak kokochi koker kioton ii ak koker komie kotor kokuyo kosir yon konete mwalimu. Imuch yon konete mwalimu koru anan koyai chechik ii kotangoi. Kongeib skirinit ii ko ngamun chome logok skirinit ii kokere moyoe tuguk alak ii omoruitos. Kotoreti amun ikuitos lakwet kit nekere ok ui koutien lakwa kit nekoker kosir nekakinet. Ngunon tun komong' en testi ana ndowendi siketeben obwote kit nekitesetai kabisa ak kosir kit nekitesetai komie. Kokitoret somanet amun kikonyumnyum bandaptai nebo logok, momi keketyi lakwet kele kolet ii ana nee. Kokikoba tai logok chechang' amun en ng'alekab skirinit ak kotestai komie kosomoso. Ngunon ii kikokoib ng'alekab skirinit.

Koimutik chenyoru temik yon sire mbaronikwak ko netai ,imuch temik komonyor olekong'ololchindo bikab sabei chenyokobimoni mbaret ak kosir, bichotet ii ko cheyobu sirkali ako iburtos missing en taonisiek cheechen, ko temik ab resop koimuch komatinye kimnotonono anan oreet oleng'ololchindo bichun kobwa inyokochoronchi mbaret, kora nebo oeng koimuch komotinye temik rabinik chenyolu kelipan sikesirun mbaret, sikesirun mbaret kemoe ilipan rabiat koteb kole kotiengen ak kiit neten mbarenyung, ko temik chetinye mbaronik chemengechen anan ko cheechen komuch komotinye rabinik en sainotet cheliponen nenyokosire, kokeny ii, imuch kora komiten resop koyaa oreet en olemiten ko moitu biik chesire mbaronik resop yotet, ko kaimutiet age nono nenyoru temik yon sire mbaronikwak, machang' koimutik chetinye temik.

Chang' tuiyosiek chekikotet sirkali konet konetik agobo muswoknotet. Tuiyosiek chetai koimuch keyochi mwalimuek cheechen ii chebo sukul. Konginet kinete mwalimuek cheechen ii elenyo elenyokookerto mwalimuek alak ak tuguk chenyolu kwoljigei ii, kwolji sukul ii sikeityi somanat ab kasari. um Tuiyet nebo oeng' ii konetik icheget ii chemokondoikab sukul, ikonet konetik che ile nyolu kong'oljindo logok en kilas ii ak ilenyolu konetita logok en kilas. Tuiyosiek chondon ii kokikotes sirkali sikonet konetik agobo muswoknotetab kasari. Ilekinetito logok en nguni ak keny ii komakerkei, ngunon ii kikoba iboketreinen mwalimuek ii sikonai ak kowal ilekinetito logok ii komokou keny sikonet en oretab nguni nekokotestai muswoknotet kwo tai kosir chukibo keny yuginye kokimokochang' ng'alekab muswoknotet.

Keretab sigiik anan ripiik ab lagok che somandos en somanetab elearning en lagokywak, kochang sigiik chemochome ngakek ab elearning. Ichek kobwote kole ngosomanen lakwet simoit, komabekechinge somanet kakwet. Inome koger tuguk alak en simoit ana kotor komasoman. Kogeny mochome sigiik ananripiikab lagok amun kere koo karamet. Mi sigiik chemoityin kwal simoisiek che kiguren touchscreen che kichute elearning. Ko imuch komaityi kwal sigik. Kogere komakararan amun nyoru look alak komanyoru chechwak komachome. Kora elearning kogere sigiik kouwan maaguyo lakwet kit nekasoman. Elengendo sigiik ko kotononji mwalimu lakwet notonis konetindet kotor koguyo kit nekasomani lakwet. Ko ngoger sigindet koboisien lakwet elearning ko moboiboenjin amun lenen matot ko kuiyo kit nesomani.

Koimutik chenyoru biik komonyor simoisiekab internet ii ko netai komiten gorik ii ana mi biik en bororiet chemotinye kamuket kwal simoisiek chechute internet. Ichek komuche kwal simoisiek chon mengech chon momuche kochut internet, kochoondet ii kotabut agenge ago koimutiet. Koimutiet nebo oeng' ii kochang' biik en bororiet chemosomoso, mosomoso komie ko ichek komongen ng'alekab simoisiek chekiwosto chechute internet. Kongoker komokuitos kit netesetai, icheket kongen agobo simoisiek chon mengech chon mochute internet chon kichile, kebir ii, konai ilekibirundoi ak ilekinomdo yon kokibir. Koyon masoman chito komongen ng'alekab simoisiechu chute internet. Kogeny ii miten kora emotinwek chemomi network, kondial simoit nechute internet ago momiten network elemi ko hasara amun ii mochute internet ama network.

Kaimutiet netai ko imuch komaimukyige kwal simoit biik alak en boror che chute intanet. Simoisiek che chute intanet kobo rapisiek che chang ago mamiten nebo rapisiek tuten. Koimuch mi korik chemotinye kamuget koityi rapinik chotet asikwal simoit ne chute intanet. Kaimutiet nebo aeng ko imuch komasomoso biik komangen olekiketito simoit noton ne chute intanet amun kechut intanet komoe chito ne somanat. Koyon masomoso biik chechang en boror. Kokere ko kaimutyet neo olekechutito intanet ago maiguitos. Kaimutiet nebosomok ko imuch ial simoit ago elemiten komami network. Sikobois intanet komoe itinye network ne kararan. Koyon mami network komaboisie amun machutege. Kaimutik somok che karangalalen. Neta, komami kamuget, nebo aeng ko chemasomoso ak nebo somok ko ngalekab network

Kaimutik che nyoru kipsomaninik en yaetab tuguk che magat ak chigilisiet agobo intanet ko netai, intanet komakimondoge amun imuch elemiten kipsomaniat komakararan network en elemi. Ko yon metinye network komie koimuch komataretin intanet. Nebo aeng komakipsomaninik tugul che imuche kwalchige bandols. Bandols komagat sikokonin intanet kit ne keteben. Ko yon matinye kipsomaniat anan kipsomaninik bandols ii, komachute intanet amun, mayoni intanet komabandols. Ko kaimutiet nono netinye kipsomaninik chemoe kochang kiten. Kora intanet sait age komuche komaboisie amun yon chang biik cheboisien intanet koime biik ago yoe kasit mutyo. Ko ngobois mutyo okakimoche kekoito kasitab chigilisiet komakararan. Koyoe kipsomaniat kochelewan en kasit ne konyalu kikoito. Ngunon intanet komakimondoge en ngalekab somanet.